Chito nanane en ireuton ko noton ne on Nebo county Nebo Siaya noton kikuren James orengo inendetvkob ndochin county inoton akotete Baishonik choton chebo county inoton tagu kele en iyeyuton kokakaito minutik choton cheimuch bandek choton cheimuch komin bik ayeityo kokeskeswek asikoalda anana kwaldechi bik asikeyonda rubet ako bichuto kotagu kele katareti bik am emet kokachin bandek asiyeiton komin bichoton akyeityo kusiki gei tuguk chechoton chekimuc kewaen emet

Ole kiyoitoi boisioni en kokwenyun kengete kechenge keswek choton chebo ngwechuton, ngwechuton kekuren isagek yeityo yekainyoru keswek item mbaret iteme mbaret ko bombonit kokararanit kabisa istoi suswek ak siratik Che miten en ngungunyek kota kobusbusekitun ngungunyek ak kobur kokararanitu ak kotilikitun yeitya ye kaimin kounoton inam keswek chuton kobo isagek ak ikererate komong lainisiek choton chemengech korok ye kamong lainisiek choton chemengech itumchinoto any isagek yeko itumji keswek chuton bo isagek inam itesyi mbolea ye kaitesyi mbolea inget ituchote ak ngungunyek ye kaituchote ak ngungunyek ikany korut ichegen ibe egosiek tutugin karibu egosiek aeng anan angwan olon kogokorut ak koechekitun

Kit ne tesetai en ireyu ko togu kele chichiton miten en kwenut ireyu en mbaret ko kokanam cherkenit noton netindoi bek togu kele ibisi inendet ngwek anan minutik Che kamin en betit kwenet yuton togu kele maroboni en nganasaniton ko yoche kibis minutik choton Che kakimin en mbar asikobit korut togu kole kotko mo kibis minutik choton Che kakimin ak bek ko maimuche korut anan komuch koyomyo kotesetai komii betit kotor kowendi hasara chito ne kominse anan chito ne kandoi minutichuton mbar so ko yoche kibis ngwechuton anan minutichuton asikobit konyorchigei kelchin chito ne komine so kobo kamanut kibis amun togu kele morobon anan moroboni nganasaniton

Kit ne Imuch keboisien ne kata niton ko sindanuut noton ne kirutyin bik togu kole kerichek chuton kobo family planning kipongonen lagok Che muche kosich sigik choton Che miten en familia lugui mama inendet en familia asikobit komasich lagok nekata niton komuch kerutyi inendet sundanut en bortanyin asikobit kokirinda siget ab lagok bo maana amun toreti kora asi mo kisich lagok Che Chang Che makimuch anan Che maimuche sigik che Kasich kobai icheget ko ango lugui kerchechuto ak yeityo koyai kitendo noton nebo familia ko sigik icheget komuch koter komosich lagok icheget so kobo kamanut kora kerchoni amun toreti familiaisiek kobangan sigisienywa

Kit nenyone metinyun inoker niton ko togu kele ireyuton yu kotogu kele sipitali noton nekinyoen bik inoni miten en pichainiton ko togu kele takitari noton ne inyoe bik ne inyoe bik choton Che miandos anan bik choton Che bune hali Che terterchin imuch age kotindoi Kansa Imuch age kotindoi ukimwi Imuch age kotindoi malaria ko togu kele yuton kinyoen bik asikobit kosopcho bik ak kowek kawaida anan kowek ak kwai boisionik kwak kou kila ak kila so kobo kamanut emoni amun kichengyin bik kerichek choton che nyolchin borto asikobit kobar choton kutik choton Che konam borto asikobit koges tugul ak koisto ye kigonin kerichek ak koisto noton takitari ne kisomonji tetutik choton bo mianwogik Che terterchin asi komuch koisto mianwek choton chemi borto anan kutik choton chemi en bortangung

Kit ne abwati ndoger boisioni ko kit ne nyone metinyu ko moswoknatet noton nebo kasari kit ne tesetai en kasari ko kinet lagochu kipngomotinichuton anan bichuto mi yuton agobo moswoknatet ab kasari en moswoknatetab Kasari kotoreti en boisionik Che Chang toreti koik rahisi boisiet Anan kasisyek Che terterchin amun yoe boisionoto konyumnyumit en kipkosobe age tugul so noe chito Ole kiboisioto moswoknatet ab kasari nyorchigei kelchin neo kot mising amun koganai kit noton nebo kamanut mising so bichuton ko togu kele chobotin icheget konai chechang anan kemwochi chechang akobo mo ab kasari amun Inoger yuton agere choton komputainik choton Che kakipangan en kilasinito anan Imuch ko labit noton nekinetisien agobo tuguchuton

Abwoti boi kin ayoe boisioini neta ago olekiagerte ko kikorom kapisa amun en anne ko kimokonye keruton sindanut noton takitari amun kingwan mising. Kinibwat kochutin sindanut nekoi neteno nono en bortangung, korwoe korotik. Komwei korotik nebo kwonget soko kiarogenjini mising olebo anne kin ager sindanunoton. Kibo ngwanget mising amun kiniger agot takitari kokimokonye kot mising amun kiabwati katet noton netindo noton kiruten biik asigopit isop. Matin ko kemiani komuche koyain isop amun inibwat ngwonindo notobo sundanut ko totkoyain buch agot isop. En keny kinitamingin ko kianyokor mising. Kimokonye kapisa sindanut kochut bortonyun. Laini en inguni amuchi ayan amun kokokongyio melik ago amuchi asosteinen noton sindanut en bortanyun.

Bitunat mising koroi en korenyun ago kiboisien en oret noton nebo kompyuta anan ko laptop koroiton kimuch miten netindoi wayat nekerutyin kompyuta anan ko laptop ak yeitya iboisien kiboisien kisiptoi koroito age netogu en laptop nekibore cursor, cursor ko kit ne wendote en screenit noton nebo laptop yon iboisien anan ko kompyutaingung bo komonut koroito amun toreti koyai kasit noton ne kiyoe en laptop anan ko kompyutaingung koik rahisi anan kochakta kasit noton amun chokyin ingwerer kit nekemoche ak ichil koroano koboisie ago choktoen kasit mising kot

Koroi kotagu Kole ko mikebet noton nekikonoren kerchek choton chekilugui komuch Koba miando, mi mianwagik chechang chenamebik akobbimuc keluchi kerchek chechang cheterteren bsikobit kesabchob tagu kele kanget boyot ndani anan kekonoren kerchek chuton chiket en chebait noton nemiyon Kotaku Kole kararan mising en konoret ab kerchek bamaana kegonor kerchek ageger komie akinde Barak olelon olen lagok asimanam koraa lagok ayeityo koyam ako kamakiyache kwam sitor kokon tuguk chekamakiyache kobit kobakamut mising ngegonor kerchek en ole maite lagok koraa